Ichechu ko logoek choton chekorurio akobo kamanut kasit niton anan baishoniton niton ngap logoek kotareti Chito en chamet ab gei Nebo bortanyin akotareti koraa ko logoek ko choton chekororon en market koimuchi keyalda akesich faida anan keljin neon mising en kabatishet anan kobaishek noton Nebo Minet ab logoek cheuchu, logoek Chu koruryoa haraka AK akobo kamanut mising ngeyai baishoniton